Boisioni kominetab ngendek kiyoe boisioni sana sana en orowek chon roboni ropta kinekinomen korong koketem imbaret komie kotililit, itio anyun kegonji kasarta kiten korur imbaret komie en noton any kinam ketem imbar keketyi ak kebal keringoni nebo minetab ngendechuton ye kakemin ngendek en imbar kegonji wikisiek oeng korut yekorut komie kesemberji netai ye kakesember kotililekitun ngendek ak keketyi nebo oeng kokobek wikisiek alak oengu niton koyoe korut ngendek en imbar.

En yuu koyoche ing'en iket melit komnye yoche kora itinye cheketit anan kobutit netolelion sindechute beek komasusin mambok, yoche kora kobutiniton kotoreti yoon kechut beek itobonu barak en beek, nemechute beek sikobarin ityo kobarin beek, ketani kikete melit kora komnyee kotoretin amun ing'en iket melit komnye, ing'en itwaitwai sikonakta komnye amasitin koram beek melit kobar biik chemuti alak.

Kerenyun akobo koroi ko kiit nenoton nemii komoswek cheterterchin en emoni nyon, ko koroi kotoreti biik konyor koyai borwekiok kobur komnye, noton kiit nekiyoen koroi keyoen kiit keyaen borwekiok kostoeng'e mionwokik chechang choton cheimuche koafectenech yeityo, koroi kotoretech kora kebos mionwokik chechang chetoretech chemuche konamech , kii kora kotoretech keyai borwekiok koik borwek choton chenyolu choton chemii komnye Kou biik alak.

En yuu komilebik, komilee bichuu chito nekotore sukul kosomoni nekotore somanenyin, somanenyin nebo barak , kamiil bichu ing'oroik chekalach lakwani ng'amun ing'oroi chuu ko ing'oroik cheechen kot mising kosir ing'oroik chetindo icheket, kokere ing'oroik chetom kai kokere kabisaa baat King'esich en emoninyon bo Kenya, noton amunee ikere kororiso bichuu ko kamiil kororiotab lakwani kokamil kora kiroisit neoo netindo shebit netom kaii kokere icheket, noton konekere roritos kityok mong'en Kole toreti nee ng'oroik chekalach inendet, mong'en kora kolee ing'oroichu kalach koboo koboutiet ainon en inendet ing'unon.

En yuu kekeree akobo chito noton nemii kasinyin en sokeet kotile banyeek akoo belee, banyechu ko banyeek cheokwoe kot mising choton chendeome okinyee iyomee toor isuskee, ikeree chichii kobor neunyin kolee banyechu ko banyeek choton chetai kabisaa choton cheonyiny kot mising kotakoik nambait akeng'e en komoswek alak chekioldo banyechuton, ikeree kokalal maat neoo kot mising neimuch koruryo banyeek haraka sikwaam biik kotaa koboiboenchi icheket sikotoret kasit neyoe inendet akonyor rabinik inendet nesiptoen boishet alak, banyechu ko banyeek chetililen kot mising komii rotwet akinee neng'atib kot mising amun katil banyechu komnyee.

En yuu komile biik lakwet nekiochin koito, noton nekekeree ko kalach ng'oriet nelel kot mising taii kotuch okot tokenyin takaii komokinoee kelee ng'oo lakwaniton, mii kora ing'orioni kalach ko ng'oriet newoo nemomuche kochut inendet, kikeree kotoretii chepioset akee en yuu akinee kanam ing'orioni ngwany nomee kanam ng'amun toom kaii kokeree kolee ing'orioni koburtono, kang'onaam aany ko ng'oker kolee ing'orioni koburtono kotoret inendet kochuut amuun katemenen lakwaniton kochuut ing'orienyin, ikeree kora lakwani ilee mong'en kiit nekiito ing'orioni en netochute inendet kotononi kichutyi.